Gige tich madwarore e tijni gin kaka laptop gin kaka desk top, gin kaka kompiuta, kaka buks mikawo mikao ikete notes gin kaka kom mibede comfortable kitimo tijni. Gin kaka mesa mikete ee kompiuta, laptop, gin kaka fael mikete documents mag future reference machielo maneno kae en kaka bedo gi papers minyalo ndike kata minyalo miyo ng'ato ndike, aneno kaka kalam, bende gik moko for future reference. Kang'iyo ewang' mbui kata ewang' kompiuta, miyo moro oting'o nyathi to chal ni nyathini ithiedho, chal ni mae daktari mantiere e ofise kendo aneno koketo headphone, kendo owinjo gima kompiuta tiende ni oneno gima timore e kompiuta kendo owinjo gima timore e kompiuta.

Gima aneno, aneno madam mobedo e ofise kendo chal ni obedo e ofis mar eCitizen, aneno kom mobede, aneno ka en gi laptop e mbelene, nitiere mesa mokete laptop ne. To king'iyo ka to nyiso ni en ofis mara timo application mar eCitizen kato ochiwo the services mag eeh machielo aneno ka kanitiere chat e toke manyiso kaka inyalo process weche mag eCitizen.

Tijni ber kabisa kendo en ginengo engima mar jakenya, sana sana jal mithiedho e osiptal. Omiyo obedo giyot chulo bill mar osiptal. Kata ituo macha nadi to kad ni konyi miyo bill ok negi kaka jakenya machielo. Okonyo bende nyithindi eodi miyo nyithindi yudo thieth mayom, thieth makare kendo ok gibed gi pek, kata in ok ibed gipek eyore mag chudo. Kendo ma be kendo chak konyo jal matiyo e tijni en be othiedhore mayom kendo oyudo kaka nyithinde konyore, kaka joode konyore, kaka gichiemo kendo kaka giyuto. Tijni ber kendo nigi nengo kabisa. Ja Kenya ka ja Kenya onego odhi mondo okaw kadi mondo o register mondo oyud yot eyore mag thieth.